Achiel kod midhiero inya yudo ka ng'ato oyudo jatuo moro. To koro oholo pesa. Koseholo pesa imiye tarik mogik mowinjo oduok godo pesa no. To thoth ne iyudo ka ng'ato pok oyudo pesa no mondo oduok e wang' sa. Koro oyudo chandruok koduoko pesa gi pesa moko matin moduok godo e wiye nikech tarik osekalo.

Tijni oselokore eyoo mane? ipuro lum e puodho maduong' kendo lum mipuro ni inya pure gi tije ariyo . Tich mokwongo mar dhok mopidho gidhi cham mar ariyo miuso. To miuso no ikwong itong'e puodho kocha itwoye ma tuo kabisa to i iboye iboye achiel achiel. koro koseboye to inya inya tere kuonde mopogore opogore .To machielo ni magi dhok machamo itong'o ne gi atong'a to imiyo gi kamano kendo miuso ni kouse kamano to nigi ohala kendo pesa neno nya konyo kuonde mopogore opogore e tije mag ot kata chulo ne nyithindo pesa mag skul.

Picha ni nyiso jotugo ariyo manie pap, ma chal ni tugo tugo mar rugbe to ng'ato achiel kuom gi chal mohinyore. To kendo ng'ato achiel morieworeno temo jiwe mondo ochung' malo gidhi nyime gi tugo. Samoro saa mar tugo pok orumo, to koro mondo ochung' malo gidhi nyime.